Ore kuna naa daikin nayieri itumiae unga ngano eti chapati etii mandazi etii cake biscuit oo pancake oo chips naa.

Kore ena naa enkisoma ecomputer, naitamoki inkera esukuul, eyeu ning'as aaku iata eng'eno nishomo aisomare esiai olmwalimuni nindip, kore pee indip nintoki sii alo aisomea esiai ekompyuta, ore pee indip aisomea esiai ekompyuta, neyeu sii niata eng'eno ositima, metaa kore kuna kompyutani teneweji ositima shomo, niyiolo naa aitutumo kompyuta tenebo ositima peetumoki naa ataasisho.

Kore laitobirak loo ntokitin e sarg'ab tele osho loljaluo, naa keng'as aaku kewuo aturu ina kulukuoni, ina sarng'ab, naitobirieki nena tokitin, ore peturuni ina sarng'ab, neitobiri nena tokitin, ore peidip aitobira newuo aapej tenkima, metaa naduo negollu nena tokitin. Ore peidipi atapej nena tokitin, neiropijieki, neishori meiropija peetumokini naa awaita sokoni.

Ore ena siai temurua ang naa sidai oleng, negira aendelea oleng amu eunore omboga, negira iltung'ana akuraki oleng amu etaa ninye egira aitotiyie iltung'ana inkera enche, negira sii iltung'ana aretie ate alak anaa school fees neinyang'unye akeyie kulie tokitin naaji nayeu tolmarie, neaku sidai ena siai oleng amu eilepunyie ilmareita, netipika iltung'ana aibelekeny enkishui enye duo oleng.

Kore ena naa eunore onkuek naa enetipat ena bae oleng amu eng'as aaku ore piun oltung'ani inkuek tolchamba lino, nimintoki aitumiaa iropiani naaji alo ainyang' inkuek tesokoni. Neaku intumia nena ropiani aas ai siai. Ore sii enkai teniun kuna kuek naa keisaidia oltung'ani tenilo amir tesokoni nitum iropiani niasie kulie siaitin enkang' ino, idim ninye nitum iropiani metaa meitoki ninye aaku oltung'ani imir enkiteng' neaku nena kuek ake imir nilaakinyie inkera sukuul.

Ore inkoitoi natipika serkali peyie etumi visa e America terishata dorrop oleng, naa nchere etaa peaku ore peiyeu niapply visa naa ilo ake cyber niapply, ore sii enkai naa esiokini atum terishata dorrop oleng.

Kore intokitin nadolita tene naa inkofisini naapaasha naas isiaitin naapasha tolosho. Ore enedukuya neji institution policy and inclusion, ore eniare neji student diversity ore enkai neji institution infrastructure, neji enkai staff diversity o inclusion education practice.

Kore ena naa kiama, osirua le kanisa naa keitishipisho ena kiamaa amu eutu enchere ajo ore tenakata oltung'ani yeyote lolo aaku eamishe tena oitoi, netaa eibalunye naa ajo inchere ajo etaa oltung'ani enkitook ashu olpayian lino.

Kaaji taa nanu James, te mururua Olmagutian, aata naji olkilikuai layeu naisho enkampuni ostima nje ajo keatai embao ostima natusulari, netusulakine kati kati olbarabara, naa eton etiu ana eton eata enkima. Ayeu naaji najoki enkampuni ostima meetu adung' naa kwanza ina kima amu kegira apik intokitin batishu, egira apik iswan, o nkera oltung'ana muuj akeyie ogira aim ina oitoi.

Ore ena naa enturore olmaisurin, naa enturore sidai oleng, amu meata duo ai siai nagol, meyeu iropiani kumok, kore peele metaa ituuno akeyie olmesuri, naa ireshu ake mpaka ina oleng naiu olng'anayioi, nilotu naa ake asujaa ajo kakwa ootokonyita nidung'u.

Ore tene nadolita intokitin naapaashipaasha aa ilng'anayio o nguek naapasha, eng'as aaku kadolita olng'anayoi oji cucumber etii ilmosor, etii olng'anayoi oji apple etii ilnyanya, etii imboga naaji sukuma o ndaiki oo mukebeni.

Kore enkipirta naipirta enkishopo nairukurukore olkuak naa sidai oleng amu ore olkishopo naa eworiwor irubat napaasha oltung'ana. Eng'as aaku eor iltung'ana loyamaki oletu eyami, neitoki sii aor ilpayiani olkijananii, naa keatai ake sii naaji olkishopo loor ilmuran olpayiani. Neatai olkishopo loutu iltung'ana rishat naapaasha tiatua olosho.

Ore ena naa eunore oo maua negira apik imaua anaa inkabilaritin aasot duoo enaa inkabilaritin oo maua egirai naa arreshu pepiki intekei.

Ore erewata rupiani te qr code naa keileounye inkiasin eriwaroto o rupiani toloing'ang'e amu eng'as aaku esioki meimutie anaa tenirewie enamba. Ore sii enkai, naa keibooyio ilaruok loshii loaku elo nepuroo iropiani oltung'ana tosimui. Ore engai naake, ore naaji oltung'ani lemeyiolo namba oltung'ani, tenelo naaji metaa ipong'ori, ore qr code naake eisaidia metaa mintoki areu iropiani enamba nemeina niyeu.

Ore enaa naa enkisuma ee computer. Ore ene dukuya naa keyieu ning'as akuu iyata eng'eno olmualimuni pee tenelo ataimok inkera neyiolo ajo kainyoo egira aitamok. Ore eniare sii nayieu niyata eng'eno ee computer meeta ore ilo aitamok inkera naaduo itimia computer niyata naa ina ng'eno ee computer. Ore sii enkae neyieu niyata eng'eno ositima amuu oree na computer nas ositima itumia anaa aitokii nai naijo esola neku keyieu naji niyata eng'eno ositima pintutum ositima tenebo nas weina computer.

Kore iroruat nayai egirai aipim malaria naa keng'asi aining oltamoyiai ilbulabul le moyian naata, ore pee ening'uni, neyai naa osarge tenkimojino ashu neitaini osarge teng'ony, neipimi naa ilo sarge pedoli nchere tenaa keata malaria. Ore peelo metaa etaa naa eata malaria, neidimi aishoo indepei naijoo arashu eremi naa osindano anaa neimieki eng'ony.

Ore ena naa enturore , enturore olpaek, naa kanyor nanu ena siai amu ore enturore olpaek nelelek oleng amu megoli ngesuek enye neitoki sii aaku ore enturore olpaek meyeu ilkeek kumok ooshi ilpaek noshikataa aalolkurruk, ashu lenkiropij, amu meibung' ninche ilpaek enkiropij ashu ilkurruk duo oleng nelelek sii enkesare olpaek, neitoki aaku ore bei olpaek naa medoyio sii ooleng, anaa nookulie kaitubulu.

Korena naaenkisoma e kompyuta. Enetipat ena baye temurua ang' amu ee epuo nkera aisoma oopeny tekompyuta nemelasima netii olmalimui. Ore sii eneare, eneata naji inkikilikuanat naikilikianu nkera nake eikilikuanu ake tine nemelasima duo neboita olmalimui. Ore sii engai negira aisaidia nkera egira aing'oru ilkasin naa tooloshon le boo anaa tolosho le kenya.